Gik man gi nengo ka gin kaka lkikombe mar chae, kikombe mar modho pi, san, dis, sufuria, njagi, rarundi mar tedo chapat, kijiko, kod gir keto sende.

Ma en tij lendo kendo en tich maber ahinya. Iluongo jotelo mondo olernwa kaka gibiro tiyo tich ma ibomigi e yo makare. Kendo gimiyo wang'eyo ng'at monegobedni wayiero.